Gũbundithia andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa mũciĩ ũcio, bata wa kũiga mũciĩ ũrĩ mũtheru, na kũmabundithia mogwati marĩa mangiumana na kwaga ũtheru thĩinĩ wa mũciĩ ũcio. Na mwena wakwa huthagĩra ũndũ ũyũ atĩ ona nĩũndũ wa gũtigĩrĩra onaniĩ nĩndĩrarũmĩrĩra mĩtaratara ĩría yagĩrĩire, nĩgetha njige ũtheru thĩinĩ wa mũciĩ ũcio.

Maita matatũ harĩ mwaka. Na ũndũ ũrĩa ũngenagia mũno thĩ~inĩ wa iria rĩu nĩ kuona makumbĩ ũrĩa marathiĩ. Amu nĩ gũtũmaga ndĩcirie maũndũ maingĩ ma mũtũrĩre. Na kũĩrorera andũ magĩkenerera kũu iria~inĩ rĩu nĩ gũtũmaga menye atĩ nĩ kũrĩ gĩkeno thĩ~inĩ wa nature.

Kũringana na nĩ igoti nĩ rĩagĩrĩirwo thutha wa mbeca icio cia gũkomba. Tondũ hĩndĩyo ũrakomba mbeca nĩguo cigũteithie nĩ wagĩte we ũrĩa ũngĩteithia. Kogwo ũgabatara ũteithiyo wa kumana na nja. Na ũteithio waku nĩ third party wagĩrĩirwo gũka na bainda .Kwa ũgwo igoti nĩ rĩ agĩrĩire thĩ~inĩ wa mbeca cia gũkomba.

Kũringana na woni wakwa ihinda rĩrĩa riega rĩa mwaka gũcera thĩ~inĩ wa kaunti yakwa nĩ ndithemba. Ũũ nĩ atĩ thĩ~inĩ wa gĩtiribu kĩu kia ndithemba andũ aingĩ nĩ makoragwo magĩkũngũĩra mambura ma thigũkũ. Kogwo kwĩ na andũ angĩ magũthiĩ gũcera kũu kwao. Na hĩndĩ ĩrĩa wacemania na andũ aya tarĩngĩ andũ arĩa mwareranĩirio hamwe nao nĩ ũhotaga gũkorwo na kũririkana maũndũ marĩa mwekaga mũrĩ hamwe, maũndũ marĩa mwa kũngũyagĩra mũrĩ hamwe, mathĩna marĩa mwageragĩra mũrĩ hamwe makĩ mũtua ũrĩa inyuiĩ mũtariĩ mahinda inĩ maya.

Mĩtĩ ĩhũthagĩra rĩera rĩa carbon(iv)oxide kũruta wĩra wayo. Na hĩndĩ ĩrĩa ya gucia carbon(iv)oxide ĩno kumana na mazingira~inĩ nĩ ĩteithagia kunyihia level ya gas ĩno ĩrĩa ĩngĩrehe thĩna kũrĩ andũ. Na hĩndĩ ĩrĩa ya hũthĩra carbon(iv)oxide nĩ ĩrekagĩrĩria riera rĩa oxygen rĩrĩa rĩhũthĩkaga nĩ andũ hamwe na nyamũ ni getha citũre.

Mĩtaratara ĩo, mwena ũmwe nĩ mĩega na mwena ũmwe ti mĩega. Mwena wa wega waguo nĩ atĩ, mũrĩmi ũrĩa ũtangĩhota kwĩenderia indo ciake atarĩ na ũhoti wa kwendia indo ciake nja wa bũrũri, nĩegũteithĩka kũgerera mĩtaratara ĩno na mwena wa ũru waguo nĩ atĩ mũndũ ũrĩa ũranyita itemi kwendia indo cia mũrĩmi ũyũ nĩarĩaga gĩcunjĩ kĩa mbeca nyingĩ gũkĩra mũrĩmi we mwene.

Nĩrĩ hutĩtie maũndu mamwe na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire gwata mĩthiĩre. Kumana na mbura nene ĩrĩa ĩkoretwo kwo thĩ~inĩ wa kautĩ ĩno na ma barabara gũkorwo matarĩ marami nĩkuragĩa na ndoro nyingĩ kogwo gugatũma gũthiĩ gũkorwo na hinya. Oho andũ arĩa marutaga mawĩra marĩa me kũndũ open nĩ mararemwo nĩ kũruta mawĩra macio kumana na mbura ĩyo. Na arĩa angĩ mararuta mawĩra ta ma kwenja cioro, kwenja ndobori matingĩhota gwĩka mawĩra macio tondũ no kumomoke. Ohamwe na andũ arĩa mararuta mawĩra thĩ~inĩ wa kware nĩ magĩte na moritũ.

Kũhũthĩra ng'ano nĩ kũrateithĩrĩria thĩ~inĩ wa ndereti cia o mũthenya tondũ rũgano nĩ raithĩ kũririkana. Kogwo ndũmĩrĩri yaheanwo kugerera rugano mũndũ ũcio ũraheo nĩ raithi kũririkana. Oho nĩ raithi kwaranĩria.

Ĩĩ nondirikane. Kwarĩ mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ũndũ ũrĩa ndagereire nĩ atĩ nĩndaturirwo nĩ ciĩga cia mũgongo mũno tondũ indo iria ndakuaga ciarĩ na ũritũ na bado rĩmwe nĩ ũgũgĩkora nĩ ũrakũmwo nĩ mũndũ ũrĩa ũraruta wĩra tondũ ta rĩngĩ arona kaĩ ũreka kahora.

Ũrĩa ciũmbe iria cirĩ muoyo, nĩcio mĩmera na nyamũ, cirĩ na ũhoti wa gũciarana na kuongerereka, mĩmera mwena wayo nĩĩrĩ ũhoti wa gũciara mĩmera ĩngĩ, na nyamũ ciĩna ũhoti wa gũciarana either kũrekia matumbĩ kana through birth.